Ore imali naata dupoto arashu inaata faida tosupuko pookin arashu toosupukon oopaasaha naa inkishu, ore inkishu naa ninche imali naajing' osokoni nemiri toompisai eshumata naidim aisaidia te biashara arashu tembaye niyieu niaas, eetae sii ntare naa intokiting siinche nena naidim aisaidia oltung'ani tentoki niyieu nias.

ore eniko iltung'anak pejing temurua ang internet arashu torkijiji naa kinyiang'u iltung'anak data ore data naa keeta isai naata challenge tenkarake impisai nemiata oltung'ani ore emurua neton itu ebau esiai e internet keton eeta inkatitin arashu keton itu idefelop abaya en kiwango natumie iltung'anak internet neku kitumia iltung'anak impisai enye ainyiang'aki ate data naa ina esiai naas iltung'anak arashu kitumia iltung'anak olaini le airtel oleng aitumia enaa data aninye enkoitoi nalelek natumie iltung'anak data naya enkata naado.

ore isiaitin nanyorr tenaparan iltung'anak temurua arashu tonkang'itie enye naa enkikarrare arashu enkiremore, arashu esiai nilo aton ayieng'isho ore nena naa siaitin naisaidia iltung'anak sanasana lolosho lormasae eimu naboisho ore enetumi nena siaitin eimu isiruai neimu isikukuni napaasha anaa emuratare onkera naa intokiting e maana tenilo aisaidia oltung'ani ore nena siaitin ilo aisho oltung'ani tonkoitoi napaasha nilo aparan nisaidia aikarraki ilaleta arshu iyiang'aki inkishu tenkata esukukuu.

ore ena siai naa esiai enkiremore, ore ena naa esiai sidai toltung'ani makewon arashu temurua ki saidia familia nisaidia sii iltung'anak lemurua indim ataasa ena siai tonkoitoi napaasha pi saidia iltung'anak arashu imirr intokiting' aya osokoni kaas ena siai inkatitin pookin naas ena siai too season enchan enkiremore niyas peetum inkera endaa peetum ormarei arashu emurua pi saidia iltung'anak lemeidim neeku ore ena naa kas inkatitin pookin amu keeta.

ore maana ena naa mpesa ore ena naa ewoi nitaunyieki impisai enaake yioloti enaa buy goods ore ena nemedung impisai naa pookin enintumia ena tesiai onkolong'i pookin naa iyata entoki nigira ainyiang'u ira iyie arkastomai ore era arkastomai naa inyiang'u intokitin ipirrta arashu eimu ena siai medung enchilingi tenchoto ino kake elo adung tenchoto orkastomai tenepuoi aitau nena pisai neeku ore esiai arashu ore umuhimu ena naa irkastomani isaidia.

ore enikunari enasiai temurua ang ore ena siai naa esiai ormarei ore esiai ormarei naa iltung'anak waare otonyorrakinote atoni oponu atoni tenebo nitobiri e family ore family keeta challenges kumok napaasha ore entoki naitau arashu entoki naitobirr tenetumoyu anaa tenakata ena netumoi onkera orpayian arashu ninye ormarei neimakini in challenges naimitae tiatua ilo marei neyiolouni arashu ning'oruni inkoitoi naitatuwieki arashu natobirieki ore ena naa esiai e maana arashu entoki etipat oleng tormarei tenetoni neyiolouni arashu neshipae egirae anya endaa tenebo egirae aimaki esiai e maisha enikunari.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ore entoki edukuya naa ore ena naa national park arashu museum. Ore iwuejitin nijo kuna naa iwuejitin apa natipika Kenya olchumati lontokitin arashu kumbukumbu ontokitin apa nataasate te Kenya tenkata naado eimu irkoloni oetuo ap ae colonize Kenya eimu ilapa tung'anak ledukuya oiteru Kenya naa ntokitin nena sidan naapuonunui aitodol elelero naiuni taisere metayiolo intokitin nijo kuna neponu.